Kaneno gini gima biro e pacha aneno chiemb dhiang', mano lum motuo, ma en dume monyuol kendo en gi chak kendo en gi chak aneno nyiroye manyiso ni bende ok en dume achiel kende nikech dhiang' nyuolo nyathi achiel kende manyiso ni dume moko nitiere kendo gin eode kendo magi gin dhok ma iketo maok kwa ikelonegi chiemo kuma gintiere kendo kit kaka aneno en ni ngimagi ber kendo aritagi bende oket maber nikech kuma gin tiere nigi ler makare.

um Ma en chumbi ma imiyo dhok ma golo chak. Ma konyogi mondo omi chak owuog e thundgi maber. Kendo miyo gigolo chak maber maloyo dhok ma ok oyudo chumbi ni. Chumbi ni bende miyo chak ma gigolo wuok chak maber ahinya. Bende chumbi ni konyo dhok e ginene, e dendgi bende, ka giyudogo um del maber, kendo gigolo chak maber.

Ma timore kaluwore ni sama jofwamb weche lando gik ma timore e alworagi, gi gilando gigo magingéyo, kendo gilando kaluwore gi alwora nikech alworago gingéyo kaka chalo. Bende i yudo gi machiegni sama gimoro otimore. Koro miyo gi yot mar lando weche matimore e alworagi. Bende giyudo nonro, kendo bende yot mondo omi giyud fununu mar weche matimore e alworagi. Ka jok ma gidak go e alworano ongégi, kendo manyogi, kendo ka po ni gimoro otimore to giyudore machiegni, kendo yot mondo giyudre bende.

Ka owinjo marach, abro kwayo jogo mani machie, jogo manie mbele ne ka nyalo yie mondo mi okadh mondo mi okadh mbele. Mondo oyud kaki konye, mondo mi kik ohinyre, nikech ng'at ma kamano onyalo tho kata maybe onyalo gore piny kaluwore gi kuma entiere. Koro abro kwayo mondo mi kinyal yie mondo mi okadhne lain, mondo mi obed mbele mondo otiek kode. Kata abro kwayone jogo matiyo kanyo mondo mi okonye mokwongo koponi an e mbele ne.

Tijni gigo madwar re mokwongo ma en majan chae, ka kumi igologo majan bende machin ma kwoyo yath mondo mi majan man ka otim maber. Ikwoyo yath ma riembo kute, bende ikwoyo yath ma miyo itgi timo maber. Gima dwarore bende en lony kaka i operate machine mikwoyo go yath gi. Bende ka gise ka chae osetimo maber to jopono be dwarore mondo mi opone. Then kuon ni ma itere kendo ilose mondo olos majan.

Lee mag bungu mayudore Samburu gin kaka magwar, aah, madho onagi luongo ni grey zebra, oyudore mana Samburu gi kuonde moko oko mar Kenya. Wan gi Ostrich, wan gi tiga ma iluongo ni eticulated giraffe gi dho onagi ,wan gi ogunde, aah then wan gi peisa oryx. Gin lee ma nigi kido mopogore opogore mayudore mana Samburu

Gini yudore ,thoro yudore e aluora na .Bende gini itimo go, isuso go oduma, oduma kosegol e puodho, kosekele kasto iweye motuo, kosetuo kasto isoye eie kanyo to orego oduma kasto oduma no inyalo tii go. Koro moko inyalo regi, moko bende inyal kao ikano kaponi oduma no ne ngeny .Kendo okelo okel tich mayot e suso oduma

Tijni nikod nengo e aluora wa kaluore ni aah, jolupo kagidhi e nam to gimako rech ,aah, rech ma okgi chul sama gidhi mako rech, gitiyo mana maybe gi fuel margi e sama gitiyo gi yiedhi mag gi, aah to kendo bende giyudo ,yuto ma luo rech bende ber nikech ka gimako rech madongo kamae to giuso gi e bei mani malo kendo konyogi e loko ngima gi kaka pile kendo bende giyudo kaka moko tio godo e chulo ne nyithindgi, aah pesa mar skul. Bende jomoko bende odak godo chulo godo udi, bende jomoko mano e yoo ma giyudo ka ginyalo dak go ngima margi makare ka gitiyo